Aneno ka jogi gin e klas moro to chal ka gima ipuonjogi e wi wach moro. Aneno ka gin nyaka gi pi modho kae ma ka riyo oingi to inyalo modho. Aneno koro ka gi tee gichiko itgi gitego itgi mondo giwinj gimipuonjo gi. Aneno ka ng'ano nyalo ndiko weche moko manok e blackboard kanyo ka lero ne gi mondo gi ging'e. Gimbe aneno ka gin gi buge moko kae ma ma gindike piny e gik mipuonjogi kanyo. Aneno ka nitie board kae, whiteboard. Aneno ka ng'ano oting'o markerpen.

Aneno ka jogi gin kamoro achiel aneno ka gin e yore mag siasa. Aneno ka gin gi oporo gin gi firimbe gimor ahinya gin ilo. Koro chal ka gima nitiere jatelo moro ma gichungo ma gisiro luwedo mondo odhi oti negi. Koro kae gima anyalo wacho ni tijni ber godo, achiel aneno ka okelo ji kamoro achiel ma ng'ato nyalo romogi kata ng'at ma pok no oneno koro okelo ji kamoro achiel. Mar ariyo aneno ka tijni nyalo kelo dhoge dhoudi mopogore opogore biro kanyakla. Mar adek, aneno ka tijni kelo ilo mang'eny, mor e kind ji. To rach maneno go tijni, tijni mokwongo onyalo kelo pogruok e kind jimoko dhok ma jok mok support mok sir lwedo jatelo ma gichungono nyalo kelo pogruok e kindgi. Mar ariyo onyalo miyo ji gore kata ma ji hinyre kata ma ji negre. Moro kendo anyakelo sigana moro ma aneno ka gini onyalo los sigana moro mane otimore higa mokalo kaka ng'anyo nobedo e kind GenZ moko.

Magi aneno ka gin diek matindo. Aneno ka pod gi geno kuom mine gi mondo omi gi chak lakini koro minegi onge kae. Chal ka gima minegi notho kata omagi minegi mondo minegi go onyuol mapiyo piyo kendo. Kata minegi notho kata minegi onge chak manyalo miyogi ma romgi. Koro ema omiyo ng'ani nobiro gi rieko ni mar keto chege gi e chupa mondo urwa gibiro to atleast ginyalo madho. Kendo moro ka moro nigi mare. Koro odhodho. Mano e gima anyalo wacho ni aneno kae.

Ng'at ma anyalo wacho ni ang'eyo kae en Raila Amolo Odinga. Ma ji ong'e ni Baba nyaka rawere mathindo. Koro Baba ni aneno ka en ng'at ma ong'ere kendo ng'at ma ja ratiro ahinya. Aneno komieluore ahinya kae kendo aneno ka nyalo ka gima omoso ji. Aneno ka en ema otelo mbele kae kofwa ne joma ni bang'e. Aneno ka gin gi kod mor gi ilo ahinya. Gima anyalo wacho niya gima omiyo en kod nengo ahinya Baba ni nogore ne demokrasia e Afrika, ahinya ahinya e Kenya momiyo pinje maoko jopinje moko maoko ogombo timne maber mar gore ne demokrasia e Kenya. Aneno ka Baba ni en ng'at ma jasinani kendo oja ng'at motegno ahinya. Ok oluoro ng'at angata. Ka en gima adieri obiro gorene nyaka giko. Koro Baba ni en ng'at ma ohero gik ma dhi mbele ok ohero gik ma dhi chien. Koro kaka gimoro rach to en obiro kwero akwera mano wacho ni en kod nengo e Kenya kendo ji omiyo ji mang'eny ohere sana kod timne maber kendo timne ma kare.